Ngiro eng' pichaino kekere chito agenge ne tononi eng' yo. Kikere kora papit en yo ne randai peek. Imuch kemwa kora kele chichi ko ng'amutiet notok ne ingen akopa kapiset. Ki ne tese tai eng' ko kipisi ngwek anan kipisi kora tugun cheu ng'endek. Poishoni ko kararan kot missing' amu ye kipis ngwek eng' yu konyorchingei piik amitwogik. Imuch kemwa kele ni ko kasarta ne tese tai kemeut i, ko mi chichi kopisi ngwechu. Kora imuch kemwa kele eng' kesute kora ngwek kekirinda mianwogik kora chepo ngwek amu imuchi kokapuruch ngwek eng' tankit ne oo. Kora imuch kemwa kole ae chichi kora top dressing ko top dreseni ngwek amu mi ole ke poisheitai kindai mbolea anan ko katoltolaiwek kindai ngwek kou chutachu. Imuch kemwa kele notok ko Forlia application ne kipaishe oret ap peek amu kipuruktai peek. Yu imuch kemwa kele kararan kot poishoni amu sire pik kasi amu ye nyuko yai chito koy ni konyorchingei rapishek. Kora pik che ituitos paipishek ak peechu kora ko ng'amutik che kisomanchi kosit ap plumbing che yae poishonitok. Igere ile kararan kot ak koyae kochang'a amitwogik.

Ngiro eng' pichaini kekere tankit notok nemi parak ne kakilumda postishek atia kiteptae parak. Kikere kora paipishek eng' yo, kikere ngwek eng' yu, kikere agot ketik anan ko saket ole ketokta kemwae kele kemeut ne tese tai eng' korani. Poishoni kipisi ngwek ak tuguk alak kora anan ko minutik alak. Kimwae kele kararan poishoni amun yu kotesaktos amitwogik. Kora chito ne kole ngwechutok konyorchingei rapishek amu kasarta ne kipisishe ko mwae kole kasarta ap kemeut. Ko ya mi kemeut ko mi parak aliet ap amitwogik. Mache piik che chang' kora imuch kenwa eng' kutit ap kingeresa kele there is a high demand. Mi pik, makchingei pik che chang' amitwogik konyorchingei kapatindani rapishek che chang'. Kora chito ne yae ng'alek chu kipisishe chu, amu yo ko mache chito ne kisomanchi anan ko kikinet ng'alek ap plumbing konyorchingei akine poishet chichotono. Kora ke nwae kele eng' yu ko kakotaret ko kirinda ng'alek ap rupet kora eng' kokwet. Kora yekipis ngwek kou no ko saket cha kikolalaya kepae kiakiik eng' gaa olin. Kora chito ne aldai kerichek eng' agrovet konyorchingei rapinishek amu igere ile is kakipis ngwek koyache kora kesute kerichek.

Eng' yu kekere kitunguik eng' yo, kikere kora paipit nepune ng'weny eng' yo. Imuch kemwa kele ni ko kapisishet ap kitunguik kepaishe paipit. Yu paipini kotindai kong'iik che yame gei spacing ne ipisi keldo ap kitunguiyat age tugul. Kikure drip irrigation notok ne kipaishe perforated pipe eng' kutit ap kingeresa. Pa kamanut kot poishoni eng' kokwet amu kirindai ng'alek ap chornatet, kirindai ng'alek ap rupet kora amu ye kialda kitunguichu ko nyorchingei chito rapishek asi ko ale amitwogikchik che alak kou pandek, kou ng'endek ak ngwek kora. Kora poishoni kikotaret kosir neraik poishet ne tarete gei amun neranik che chang' ko chotok icheget che kayam nguno kasarta koyai kasit kou nitoni konyorchingei kelchin asikonyor rapishek che tarete gei. Kora poishoni en kokwet koyae kokwet Koet amu ye kakinai kokwet kele kokwana ko konu amitwogik che pae emet ko kararan kot missing' amu pwane akot pik nyu konetgei ole kiyaitai poishoni. Ko ye pwa pik kou notok ko kakotech emet ako kakonai pik kole kiyaitai ano poishet neu nitok kipisi ngwek. Ae kora chito konai kole akot nda maroponi kenyoru amitwogik amu mi peek che kipisishe kou nitani.

Ngiro eng' pichaini kekere ngokiet notok ne tindai mook eng' metit. Imuch kemwa kele ni ko mogonchwet ap fowlpox. Ko mogonchwani kochame kot missing' ole mi chololiet ap ngokiet kou nitani. Mogonchwani ole kikirindai ko yache kevaksineten ngokiet ko tuko mining', ke vaksineten mogonchweshek tugul akoi petushek tiptem ak agenge. Ko ke kirindai mogonchwanit kou nitok. Imuchi nguno kemwa kele Imuchi ngokaichu kopiregei amu ma oo kot menye. Nguno ole kikirindai korok ko mache ketech kot ne oo asimasusgei ngokaik kou nitok. Korok koyache kikartat amitwogik kou kabejat anan ko sukuma asikong'et ngokiani kosich ki ne imuch koam peet tugul asimatepi kityo. Matkoek eng' kutit ap kingeresa ki ne kikure idol, kosich akine kasit ne yae eng' yundok. Ko kora nerupe notok ko yache kora kikachi anan kitapan ngokiet neu nitani, imuchko kakomian kou nitani, kitapani ak ngokaik alak asiko maimuch konamdagei mogonchweshek kong'ete ngokiet age akoi age. Ko kararan kot missing' poishonatono. Kora imuch kenam ngokiet ne u nitani kepel anan kepar amu mogonchwani ko korom missing' ye kakonam ngokiet amu ye inamda alak kopare tugul kora kou notok. Igere ile imiani ngokianitak.

Ngiro eng' pichaini kekere pandek che chang' eng' yo, kikere peek kora che ka chang'a. Ngiro pichaini kemwae kole kipwati kele tese tai maranet ap ropta. Roponi ropta ne oo eng' korani. Kora ye kiro kora pichaini imuchi kemwa kele tese tai kora konamdai ge pik mogonchweshek che punu peek kou bilharzia, cholera ak typhoid kora amu ng'eme kora ainoshek che kisile peek che ki ee. Imuch kopaishe pik kora kisimok, chotok keringanik che kikipal chepo peek kobg'eme kora peechu amu lau chotok tugun che chafu chang' ma kararan eng' portap chito. Kora eng' yutayu komi kora kutik chotok che inwmdai mogonchweshek pik imuch kemwa kele kou mosquito, ko koriikwak anan ko sukunik ko yutok, chame ole kaitit kou yutokak ole mi peek kou nitok. Ko yu imuch kemwa imuch kesam kou serkali nyu ko cheng' anan nyuko tech nyanjet notok kikure dam asikmkoter peek cheu chu, koum tuguk che chang' kou nitani. Kora imuch kemwachi kapatindet kelechi kochop ine oratinwek chepo peek che kieli pechutachu matkopun amatkopwa kochang'a mbaret kou ni amu yechang'a peek kou ni kong'eme ole oo, makinyoru kora kesik che yame gei kotaret pik alak. Igere ile korom maranet neu nitani amu ng'eme tugun che chang'.

Ngiro pichaini komye kekere kele kayam emet ako ma yamet nepo kemeut. Kikotestai nguno kesute mbaret asikong'et kekol minutik. Yu ko kararan kot poishet nekesute mbaret amu mbaret ko ya kakisut kou nitok ko ipe kasarta ne nwach kotapala ye kakipat amu ye ipat koipe kasarta ne koi amu yache kipat ne tai ke ketchi nepo aeng', keketchi nepo somok ak kekol lakini ye kisut kou ni kesute kityo kopata petushek ang'wanu ak nye kekolat pandek. Kora ko kararan kou nitok amu ye kisut kou ni koripe ng'ung'unyek ma nyuko la peek amu ye kipat mbaret koterteritu kot missing' ak nyuko lae peek chotok ng'ung'unyek che tindai katoltoleiwek che kararan anan ko mbaret ne akwai. Ko yeip peek ko mako kararan mbaret lakini ye kisut kou ni maimuchi koip peek ng'ung'unyek chotok che akwaen. Kora ye kisut kou nitani kora ko tareti pandek anan ko minutik che kakikol kiripagis, Katoltoleiwek anan ko mbolea chr kakikolda amu yu ko maakse ki ne kekure leaching eng' kutit ap kingeresa. Ko leaching kemwae kele mapendi ng'uny ole loo mbolea amu maipatal ng'ung'unyek, makiwas ng'ung'unyek komye. Ko kararan kot poishoni amu maipe kora rapishek che chang'.

Eng' pichani kekere ngokaik che chang' che lelach. Kikere kot ne oo. Ye aro pichaini anai ale kaanyorchigei ane rapishek amun poishoni ko pa kamanut kot missing' ye kipai ngokaik. Agot imuch kemwa kele kou kandoindetnyo nepo emet rais Arap Ruto ko kipae ngokaik inendet ako kihai ine koek makaryat kot missing'. Ko poishoni ko kararan amu yu korok akot ngokiet inegei ko amitwogik amu ye kipar ak kiyoo ko kainyorchigei inye amitwogik chpo petunotok amu tindai kora proteins che teche portaap chito. Kora ngokiani ,paetap ngokaik kou ni ikere ile oo konyorchigei chito anan konyor pik poishonik en yutok amun yache kepai ngokaichu, yache kewal kora beddings icho tiechatiechi ngokaik anan imuch kemwa kele ole kakiitechi ngokaichu koyache ke walawal kora. Yache kepai icheget kora. Kora chito ap agrovet ne aldai amitwogik ap ngokaik konyorchingei akine rapishek. Kora en yutok ye kipar ngokaichu kou tugul i, ko kororikkwak keipe kopa textile industry ole kichope ngoroik igere ile pa kamanut poishoni kot missing'. Kora eng' yutayu kemwae kele pwane piik kora nyu kokere kou lagok ap sukul kopwane ki ne kikure benchmarking inyorchinigei kora rapishek amu nye ineti ilechi ngokaichu kepae kou ni.

Eng' pichaini kekere ngokaik eng' yo konyil somok. Mi ngokiet ne tui i, mi ngokiet ne lel i, kora komi ngokiet ne ki arung'akis kororik. Kimwae kele, cham komwae pik kole ngokiet ne tui anan ko ne lel kea ng'alek ap musongok anan keae orkoinatet anan keae uganga amu ngap ikas agot poishek kolen cheng' ngokiet ikas alak kolen cheng' ngokiet ne tui kekare or anan keone ne. Ko kemwae atindonik chot che kia kas akopa ngokaik cheu chutok. Kora imich komwa pik kole ngokiet ne oo ko matindai peit yeip siro ko mami chito ne ale akot ngoloet ne lel. Kora ngap ikas alak kolen ne tui ko anyiny, ngokiet ne tui ko maanyiny, ngoliet ne tui ko maale chi kora anan kochame pik. Ko kimwae kele korom missing' amu ngap ikas kolen alake chicho pae ngokaik che lelachen anan ko che tuen ko chicho ko tinye ki imuch ko korom kot missing'. Kemwae kele korom yotok amu ripegei kole amu ne kacham ngokaik cheu chu. Katuekitu che chang' kolelit agenge amu nee? Ne lel ko tos ine ne ripei ngokaichu tugul i? Anan ni lel ni ko tos tinye ne? Tos kikiil mwanik anan ke kare chorindet mache nyukochor ngokaik chun alak igere ile atindonik cho che kikekas.

Eng' pichaini kekere pik eng' yo che ichoru anan kotui pandek kora eng' yutakyu ak mbolea kora anan ko katoltoliwek. Poishoni ko korom missing' kingo petut ne tai kingisut korok kole iwewechi ge tos korariso pik kole ae ne chito ni. Tos mwa nne pik? Tos nyikisen i? Ko ki ngiip petut netai kipkoamegei porto kiikase kaing'et lakini ye rupu yotok ko kainaiten imwae kole pa kamanut kora poishoni amu yu kosire pik poishet i, nyorchingei neranik kasit neu nitani. Ko ye kepata koi kaimen ko kakonyor chi tugul rapishek chepko tarete gei. Kora poishonotani kong'ete koyai koeet emet amu ngikachi piik kouni katoltoleiwek kora ikere ile tese tai ko chang'aitu amitwogik en emet amu ngome kolde minutik katoltoleiwek ko makoi inyoru ki amu kikoyakitu ng'ung'unyek anan mbaronik ap kasari ko kikolalya, imuchi kemwa kele eng' kutit ap kingeresa ko kikoik acidic. Ko ngo metinye katoltoleiwek ko makoi inyoru kesutik alak tugul che taretee gei pik. Kikere eng' yo kora kole chu ko imuch kopa serkali amu ikere pik alak eng' yun, ikeni tugchutachu ye kiroptai ikere ile komwae kora kongoi eng' serkali amu kikosubsidaisanwech amitwogik ak katoltoleiwek.

Eng' pichaini kekere patayat ak arekchik. Ngiro patayat eng' yu ipwate korok ile kit ne tai ko taritichu ko taritik che machame ole tilil, chame kowasawasi tugun che makararan. Kora icheget ko kararan amu tareti kora eng' ng'alek ap ripset, imuch kemwa kele eng' ng'alek ap security amu icheget ngoro ki ne ya anan koro ki age tugul kowaktos en polotet nemi parak ne ngowach kole imang'u sang' ako kai nai kole imuch komi chito ne wendati en ola. Kora icheget koteme suswek anan ko ame suswek amu kutitnya kikichop kou musumenut ne tindai kelek, raisi ilen tindai kelek lakini ole amdai suswek akoi ikwong' akot missing'. Kora nginam ko nyigis kapsa. Kora nerupe notok ko nepo iname kora maikchik ko mako shepe amu mamache konam chi mayailchik, ko korom missing' patayat. Kora notok inendet komache ole mi peek asikowasawasi sait age tugul anan kopirapiri peek en yotok. Igere ile kararan kora amun tareti tugun che chang' kora eng compound. Kora ko ondai taing'ik kou murek, one kora tiang'ik kou ndarok, igere ile kararan kora taritiani kekure patayat nitani kekere eng' yutakyu. Kimwae kora kele kararn missing'.

Eng' pichaini kekere tuga aeng' chotok chemi kong'wa en yon. Imuch kemwa kele poishoni kekure, anan kasini kekure zero grazing unit. Kararan kot poishoni eng' kokwet amu kit netai korok ko kakonyorchigei neran anan ko poyo anan ko kwonny age tugul poishet en yutok amu yu ko yache keus, keng'ei kechop kotililit ko mache chito ne chope yutok ko tililit kora. Kora ko mi chito ne chopchin amitwogik tuchutak ne tonatoni suswek anan ko morongenik ko nyorchingei akine rapishek. Kora poishoni ko kararan amun eng' chito korok kapatindet anan ko ripindet ap tuchutachu ko ngoalda cheko ko kakonyor ine rapishek. Kora ngo alda moek ap tuchutak ko nyorchingei rapishek. Kora eng' yutok imuch kochop cheko chotok che mursik ikere ile nyorchingei rapishek. Kora eng' chito neng'am ako kikowendat ak kongen komye, kikinet inendet imuch koyai ki ne kikure value addition eng' kutit ap kingeresa. Ko value addition eng' yu imuch kochop ine ki ne chotok kikure yogurt. Ko yogurt ko konu faida ne oo amu ee yogurt kou ni nusu kikombet ko imuch kealdae pokol tiptem ,imuch kealdae pokol aeng' ikere ile inyoru , nyorchingei chito rapishek che chang' missing'.

Ngiro eng' pichaini kekere chon piik che chang' chotok che kelach ichek, kikure reflectors. Kikere kora kotindai simoshek che chotok che echen che tablet. Imuch kemwa kele ki ne tese tai en yu kesire pik korejistan ng'alek ap SHA. Imuch kesire pik kora kenai kele ata che imiandos, imuch mache kenai kele ata pik che kikoyosekitu, imuch kenai kele ata ki piik che mara ko memuchigei, che tindai lomutik eng' porto kou kiwete, kou che makertai, kou kora che makase kekere kele kararan poishoni amu itchin chi age tugul. Itchin piik tugul chemi kou resop olin ole ma kiite, ole maite karit ikere ile kararan amu mara akot chito age kata maimuchi manyor rapishek kowa akoi ole kisirei ge anan kowa sipitali, igere ile kararan amu inyumnyumi anan ko tareti chi age tugul ne kamakomuchige. Kora ko kararan amu ye kirejistan piik anan kesir piik ko kararan sikonai kora serkali kole ata piik che yache ketaret ko ata che ma yache ketaret, igere ile kararan poishoni amh siret ap piik che miandos kesire piik kora konai kopaishe, ye kisire kora piik kineti kora amu ineti chito ole kipaisheitai SHA.

Ngiro en pichani kekere kwony agenge ak ngokaik chotok chepo kororik che chang'. Kimwae kele poishoni ko kararan kot missing'. Ole kinetitai chito koyai poishoni koyache korok kinet chito ng'alekap ole kitektai kot, ole kichotopli kor, kora kinet ng'alek ap tililindo, kinet kora kole ma makat koam amitwogik che tia, makat kora kemwachi chito kole tinye rapishek che tia amu ngokaichutachu komache ki ne kikure konyor ventilation ne kararan, yachr kora konyor amitwogik che yame gei. Yache kora ke achi vaccination asi ke kirinda mogonchweshek che terterchin che imuch konyor ngokaichutok. Kora ko mache kinet kora chito kora kelechi une ng'alek ap soko anan ko market kikure demand nepo tugchutok kora, komache kemwachi chito akopa notok. Kora ko makat kinet chito kelechi ngap konyo ki ne kekure asara anan yache kotekan risk eng' kutit ap kingeresa amu ma ki age tugul ne iyae inyoru kelchin. Ngap kokonin akot arasa amu koron ki age tugul, ngap konyo miondo ak nyukopar ngokaichutok tugul igere ile kaparindet tugchotok tugul asingotepche kongen.

Eng' yo kekere tankit en yo, kikere kora kot ne kakitech en yo nepo takalkalit. Imuch kemwa eng' kutit ap kingeresa kekure green house. Kiit ne tai korok ko makat inai ile une mbaret ye kaichop mbaret ne imuch ketech koitani. Nerupe notok koyache inae ile yame gei chepkondok che tia ne kiale kartasinitani. Kora koyache kora ial kora netit ne tareti eng' ng'alek ap asista, konyor kora yundok hewa anan kemwa kele oxygen amu kamakchingei oxygen kora eng' yundok. Kora ko makat inai ile mache ketik che tia en yun. Kora ko makat itinye pchumarik. Kora ko makat komi peek kora konekit amu mashinae ile tos ite peek yundok amu tese tai kora kipisi, makoi kitech greenhouse ama mi peek yundok. Kemwae kele kararan kora poishoni amu yae kenyor amitwogik kou chanwar akoi chanwar amu greenhouse ini kotese kolset anan ko minset akot ndami kemeut kotese tai. Kekere kele kararan missing', tese tai kenyoru amitwogik che chang' eng' kokwet anan ko emet ko mugul. Kekere kele kararan poishoni sire kora neranik kasi, nyoru chi tugul poishet ne taretehei eng' yutok, kekere kele kararan kot missing'.

Eng' pichaini kekere nego chemi ko, nemi kong'wang'. Imuch kemwa korok kele kiit netai ko kararan poishoni. Nerupe notok amu yeipai nego kou nitani, kiit netai korok nego, keturekwak ko pa kamanut kot missing' eng' ng'alek ap mbar. Tareti korip minutik kopitya minutik eng' haraka eng' kasarta ne nwach. Kora kenyoru minutik che kararan che matindai chotok ko chemicals che imuch konamda chito mogonchweshiek anan ko mianwagik ap kasari kou siryat. So kararan kora keturek ap nego eng' ng'alek ap kolset ap minutik. Kora nego ye ialde ko kainyorchigei rapishek. Kora nego, mi nego che echen cheu chutok che ke kee. Ko ngikei ko kainyoru cheko che ipaishe. Kora ko kakile cheko ap nego ko kerichek eng' lagok che mengech akot chito kora ne oo amu tareti ko kirinda mianwagik kou chepo ulcers eng chito ak allergy eng chito. Kora eng' yutok muita ap nego ko kararan kot amu kialdai kealdachin textile industry. Kipaishe kora eng' ya mi tumwek kou chepo kipkaa igere ile kararan kot poishoni. Kora nguno yu kakonyorcigei neranik rapishekwak ko tareti ole oo ak kokirinda chorset(uh).

Ngiro en pichaini kikere eng' yo karishek chotok lorishek, kikere kor ne oo eng' yo ne kikure silos eng' kutit ap kingeresa. Yu imuch kemwa kele ni ko chaket ap emet anan ko kaunti anan akot ko kokwet ne mi karipu yundok. Kimwae kele kararan kot silos ini amun konori tugun che chang', imuch kekonore pandek i, imuch kekonore kora ng'endek, imuch agor kekonore amitwogik ap tuga, konori tugun che chang'. Kora yutok ko sire piik che chang' poishet amun oo kasit anan ko oo poishet ne tese tai en orit yu. Yache ke chop kora kepangan en oret ne notok. Yache kora kinam mosinit ikere ile oo poishet ne tese tai. Ngiro akot karishecho, lorishecho ko kakesir piik poishet che kete lorishechot kora. Kora komi piik che iunati ola ako teme mauek kolian, konyorchingei pik poishonik kora en yutok. Kora agot piik cha aldai amitwogik kou chaik, kou mandas, kou chapati konyorchingei poishet amun yache kealdachi pik che yae kasi yutayu asikoam akichek kopiyang'sa ikere ile kararan poishoni ye tese tai poishet kou ni kokirindai ng'alek ap chornandit en kokwet amu chi age tugul kotindai poishet ne yae ko makochorsei.

Eng' pichaini kikere kwonyik eng' yo, kikere kora chotok tubinik anan ko takalkalok che kikure mutura eng' kutik age. Eng' yu ole kiyaitai poishoni, kiit netai korok ko yache kokainde kaptuta chotok ketiik che makat nyikinde kelumdaat en tubes kou ni. Kora ko makat icheng' ng'ung'unyek che kararan che tache peek anan korip peek kotepsa eng' kasarta ne koi. Kora koyache ial kartasochu anan imuch kemwa kele tubes ichu. Tetya ye kaichop kou notok nyi cheng' kora koret ole mi ole terat le ma nyoru asista ne wirei yundok direct. Kora ye kaichop kou notok nyi kinyit as kartasochu, kinyit ng'ung'unye atia nyi ki tutat kora ketik che kikakitutan eng' nursery atia nyi kindeat oriit keringanichu kilume keringet kidogo ak kinde tubes ichotok kou notok atia kiit kele ata che kakitutan ak kinde tubes kou noton. Ko ye kakiit kou not ko kararan kot missing' akot ye kait kealda ko raisi amu ingen ile itinye ketik ata che koitutan, kenyile kityo rapishek ko raisi kot missing'. Ko kasini anan poishoni ko pa kamanut amu kakonyorchigei chi tugul kelchin nepo rapishek amu mami poishet ne keyae ama kilipan chi age tugull.

Eng' yo kekere yo kochang' takataket anan ko chotok chafuk che kanyi yundayun. Imuch kemwa kele poishoni ko machame ane amu yu ko kikopulya, makararan kot missing', koret ne manyalunot agot makoi itepe yotok ak iam ki neng'ung', amu pulatin tuguk, tuguk che kikonunya eng' yoh ko pulatin. Kora poishoni ngemwa eng' orwt age ko imuch ko kararan amun ye kisir chito poishet en yu, koista anan kotilil yutok ko kakonyorchigei chito rapishek. Kora imuch ikwei tugun che nundos kou maembek eng' yo, kou yani tuguk tugul che kang'etune minitik che kapunu mbar, ko chotok che ngiram akipae tuga imuch pichop koek mbolea chotok kikure green manure eng' kutit ap kingeresa. Imuch ipa ipaishe chotok. Kora imuchi inyoru chupoishek chotok chepo plastik anan ko chepo karnok kora, imuch a ipiun akipoishe ikonore tugun alak kou petrol, imuch ikonore tugun kou chumbik, imuchi ikonore sukaruk igere ile pa kamanut amu kinyorchinigei tuguk che tareti komasta age kekere kele kelchin notok ne imuch anyor.

Eng pichaii ni kikere kot eng yo ak kikere tankit eng yoo ak ikere kora taritiet ni kikure kulungulut bo maana koroi missing eng kokwet amu toreti eng ngalekab kemwakele kele security ribei kora kokwet amu yeiro chi imuch koon chito kora ngoro chito ikase kowachei kurukungu ikere ile kararan amu ain chito konai kole mi kiy ne wendoti eng sang olo anan ko mi chi newendoti kora kotoreti kabsa ole ooh. Kora ine toreti eng ngalekab omitwogik amu imuch keeny ak inyoru bendo ak keam amu iyanat keam inendet. Kora eng yutok kealde ko rabiishekkora eng yutok kialde ko makialdoi ko agenge ngialde ko kwaeng kialdoi kou psoiwet akame ko kialde kou notok komuch kealda kipsoiywet agenge kelejin somok ko kealda tugul ikase kelejini karibu elfu taman ikere ile bo keljin missing amu mi rabiishek kwak eng chongindo kabisa kinyoru rabiishek che chang. Kora kotoreti kokirindoi tiongik che mengech angot kou murek kou ndarok ikere kora ile kararan kora taritichu. Kora kenyoru keturekwak chetorete kekole minutik amu keturekwak ko kwakwae ak kokororon kekole.